Njĩra iria cingĩhũthĩka kwagĩria umithio wa ngombe cia tene nĩ ta, wambere, gũthomithia andũ bata wa gũciagĩrithia. Wakerĩ nĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ wa ngombe kaingĩ nĩũndũ wa mĩrimũ ĩtiganĩte, ĩrĩa ĩnyitaga ngombe cia tene. Wagatatũ nĩ gũciarithania na ngombe cia kĩrĩu.

Umithio wa aruti a wĩra, no wongererũo nĩ maũndũ maya, kũmathomithia kũruta wĩra. Tarĩngĩ aruti a wĩra nĩ erũ, no nginya ũmabundithie kũruta wĩra, nĩgetha marute wĩra mwega. Ona ningĩ kũmaheaga iheo maruta wĩra mwega. Ũndũ ũyũ no ũtũme andũ mongerere kĩo wĩra-inĩ wao.

Mathĩna manene thĩiniĩ wa ũrĩithia wa mahiũ nĩ ta, kwaga irio cia kũigana, na kũrehagũo nĩ wagi wa mbura, ningĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mahiũ. Mathĩna maya no maninũo nĩ kũrorũo kwa mahiũ nĩ ndagĩtarĩ wa ngombe kaingĩ, na kũiga irio hĩndĩ ya mbura, ciakũrĩo hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura.